Nĩ kũrĩ bata gũkorwo na mbeca cia kũigĩra hĩndĩ ya maũndũ ma ũgwati, kana gũkorwo ma mbeca cia mũthitho, iria mũndũ akoragwo eigĩire, nĩguo indo ta mũtino ingĩkorwo ikĩonekana maũndũ materĩgĩrĩire, maũndũ marĩa monekaga ma hinahi kana maũndũ mũndũ angĩkorwo akĩenda gwĩka, maũndũ ma naihenya kana maũndu ma narua nĩ guo gũkorwo agĩtabania kana nĩguo maũndũ make makorwo magĩthiĩ wega.

Wĩra ũrĩa njaragia kana maũndũ marĩa ngoragwo ngĩcaria wĩra-inĩ ũrĩa mwega, nĩ wĩra wĩna ũtongorĩa mwega, wĩra ngũhota kũruta hatarĩ na mũthutũkanio, wĩra ngũhota gũkinya hĩndĩ ciothe hĩndĩ cĩothe gũkorwo nĩ kũraura kana gũkorwo kwĩna rĩũa, wĩra wĩna ũtongoria mwega mũno, ũtongorĩa ũrĩa ũngĩhoteka gũkorwo ũgĩkũiga na thayũ, utongoria ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩgũtongoria wega nĩguo ũkahota gũkorwo kũruta wĩra mwega, wĩra ũrĩa wĩ na ũmenyo naguo wega, wĩra wa gũkuhe thayũ, na wĩra ũtegũkũgia, na wĩra wĩna mũcara mwega.

Gwĩthambĩra nĩ njũĩ, nĩ njũĩ gwĩthambĩra rĩrĩa ndakoretwo ngĩteithia mũndũ kana rĩrĩa ndakoretwo ngĩkĩhe mũndũ motaro, nĩguo ahote gwĩthambĩra, ndambirie na ũũ. Ndambire ngĩmwĩra atĩrĩrĩ acarie maaĩ kana ndagathiĩ kũrĩa kwĩna maaĩ mena ũriku mũnene, kana kũrĩa kũriku biũ. Ngĩcoka ngĩmuonia njĩra ĩngĩ njĩra angĩhota gũkorwo agĩka nĩguo akorwo akĩrera, arabu ngĩcoka ngĩmwonia ũrĩa angĩkorwo agĩka nĩ guo ahote gũkorwo akĩhota gwĩthambĩra, kana nĩguo ahote gũkorwo akĩhũra maaĩ nĩguo ahote gũkorwo agĩthiĩ na mbere.

Wa mbere ũrĩa ingĩkorwo ngĩhe andũ a itũra kana ũrĩa ingĩkorwo ngĩmahe ngoro nĩguo manyitanĩre makĩria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, nĩ kũmahe motaro harĩ ũhoro wa kũmenyerera indo na ũrĩa mangĩhota gũcokia indo irĩ njega, na ũrĩa mangĩkorwo magĩcokia njĩra ũrĩa yagĩrĩire hatarĩ matigari. Kana wa kerĩ nĩ gũkorwo ngĩmahe motaro kũringana na kana kũmahe motaro ũhoro-inĩ wa kũnina matigari kana makorwo magĩkorwo na ithabu rĩao rĩa indo ciao nĩ guo matigari matigakorwo makĩonekana.

Mũrutwo kũrũngwo cukuru nĩ akoragwo akĩgacĩra mũno tondũ nĩ akoragwo akĩrutwo mĩtugo, mĩtugo ĩrĩa mĩega na mĩtugo ĩrĩa mĩũru agakorwo akĩgacĩra na agakorwo akĩrũngĩka wega nĩ ũndũ wa kahinda karĩa gokĩte. O rĩngĩ mũrutwo nĩ akoragwo akĩmenya maũndũ marĩa agĩrĩire gũkorwo agĩka rĩrĩa araruta wĩra wake na maũndũ marĩa atagĩrĩirwo gũkoragwo agĩka rĩrĩa araruta wĩra wake. Koguo kũrungwo cukuru nĩ kũheaga mũrutwo nĩguo agacĩre wĩra-inĩ wake wega.

Moritũ marĩa mwana wa kairĩtu angĩkorwo akĩhũrana namo rĩrĩa arathiĩ mathako nĩ hamwe na kwaga kũnyitwo mbaru na hamwe na kũiguithio thoni. Maũndũ marĩa angĩkorwo agĩka kana maũndũ marĩa kũringana na niĩ marĩ ũgitĩrĩ harĩ mũirĩtu hĩndĩ ya gũthaka. Nĩ mũirĩtu abatiĩ kũnyitwo mbaru, mũirĩtu abatiĩ kuonio wega kana kuonererio njĩra ĩrĩa angĩhota gũthaka naguo ahote agĩkĩrĩra mĩthako-inĩ yake wega na nĩguo ahote gũkorwo agĩthaka wega.

Marangi marĩa makoragwo makĩoneka harĩ nguo-inĩ cia ũndũire witũ kana mĩhianano nĩ hamwe na, rangi mũtune na rangi mwerũ. Rangi mũtune nĩ ũkoragwo ũkionania wĩyathi, rangi mwerũ nĩ ũkoragwo ũkĩonania thayũ. Indo iria ikoragwo ikĩonekana, kana mĩhianano ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ ya gũthakaria nguo-inĩ citũ nĩ hamwe na ngũbia ithondeketwo na rũĩ, rũa rwa ngarĩ, rũa rwa ngari, ngari hari ndũrĩrĩ-inĩ kana rũa rwa ngari rũrĩ rwagũthakaria harĩ maũndũ-inĩ macio, rũkoragwo rũrĩ rwa bata mũno, tondũ ruonanagia, ruonanagia ũtongoria mũkindĩrĩku, na ũtongoria wa ma na bata.

Moritũ maría ma ũndũire marĩa marĩkuo rĩrĩa mũndũ arabanga kũrũta wĩra, kana akĩruta wĩra wa kwĩrutĩra, nĩ hamwe na kwaga kũnyitwo mbaru kana kwarĩrĩrio ũru, irathimo iria andũ a kwĩrutĩra makoragwo nacio rĩrĩa marabanga gũteithĩrĩria andũ, nĩ hamwe na kwona kana nĩ andũ a wendi mwega mũtũrĩre wake ũkagacĩra, na rĩrĩa akwoneka nĩ mũndũ wa wendi mwega, nĩ akoragwo agĩteithĩka, kana agakorwo agĩteithia andũ, kana agakorwo agĩteithĩka na indo, nĩguo ahote gũkorwo akĩruta wĩra wa kwĩrutĩra.

Wĩra wa gũthambĩa ĩndo nĩ ũkoragwo ũrĩ wĩra wa kũhũrũkia mũno tondũ nĩ wĩra ngoragwo ngĩrũta rĩrĩa ndĩĩrũtĩire na nĩ wĩra ngoragwo ngĩrũta rĩrĩa ndĩ na mathaa na nĩ wĩra ngoragwo bangĩire. Njĩra ĩrĩa ĩmwe ngeragĩa kũhũthahũthĩa na kana ĩrĩa ngeragĩra nĩgwo ngorwo ngĩhũthahũthĩa wĩra ũyũ ngoragwo ngĩbanga ĩndo ĩrĩa ĩrabatara gũthambĩo na ĩrĩa ĩtarabatara gũthambĩo ngacĩathũrana arabu ngacoka ngetha mathaa ngacĩthambĩa wega na ngakorwo ngĩkenera wĩra ũyũ na ngakorwo ngĩkorwo nĩngũhũthahũthĩa wĩra ũyũ wa mũciĩ.

Andũ arĩa matarĩ mona mũithikiri kana gũtũmĩra mĩithikiri ya thitima no makorwo kana makorwo makĩona moritũ kana kũhĩtũkĩra moritũ maingĩ rĩrĩa makũhũthĩra mũithikiri wa thitima, tondũ mũithikiri wa thitima nĩ ũrĩ ngũrani na mũithikiri wa kawaida mũno mũno makĩria harĩ mĩtũarĩre na harĩ ũrĩa mangĩkorwo makĩhũthĩra mũithikiri wa thitima